Nĩ nyendete ũndũ ũyũ, karũgano karĩa ingĩheana , he hĩndĩ twĩ cukuru itũ kwarĩ na ingongona, na ingongona rĩu rĩarĩ rĩa kũhingũra irathi iria ciakithĩtio na njĩra ya CDF, na kugwo MP witũ nĩ okaga , rĩu scout no nyinga tũngĩokire, ũndũ tũtangĩconara cukuru tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ twa koragwo , na kugwo MP witũ no nginya angĩa hingũrire parade amĩkague, rĩrĩa MP witũ okire agĩkagua parade itũ nĩ augire atĩ, nĩ akenerio nĩ ithuĩ na akĩra mwarimũ witũ wa cukuru, atĩ nĩ akũgũrĩra ciana icio nguo, o mũndũ nguo njerũ njerũ ya ckauti , agĩcoka agĩtũnengera o mũndũ magana matano, agĩtwĩra, wĩra witũ wĩna kĩo, na twĩkĩrĩre kinyi na tũthome na hinya, ũndũ ũcio nĩ wangenirie nĩ amu , ti andũ othe mahota gũkenerera mũndũ rĩrĩa arerutanĩria, na rĩrĩa mũndũ arerutanĩria nĩ abataire kwamũkĩrwo , kugwo nĩ ndedire ũckauti na ngĩikara ũckauti ndĩwendete na ndiaumire kuo.

Maũndũ ma bata marĩa ndĩrona haha nĩ ndĩrona mananathi. Mananathi nĩ itunda na ma acũhio nĩ marĩagwo, na marĩ cama mũno, mmh nĩ marĩ cukari. Nĩ ndĩrona nyanya. Nyanya nĩ tũcihũthagĩra kũruga gĩtoero na gũkarangĩra irio cia mĩthemba yothe. Nĩ ndĩrona hoho o na yo, hoho ya ngirini, ya red, na ya yellow, icio nĩ cihũthĩkaga mũno. Hoho nĩ ĩhuthĩkaga gũkaranga irio, ĩgacamithia irio wega. Ningĩ nĩ ndĩrona irenge haha ũũ. Irenge narĩo nĩ rĩtũmĩkaga kũruga gĩtoero gĩa tũwaru, no kĩruge, ũngĩtherũkia irenge no rĩhũthĩke kũruga cabaci, tũmaũndũ ta tũu. Nĩ ndĩrona icungwa, na icungwa rĩrĩ nĩ matunda marĩa moongagĩrĩra mũndũ hinya, riri. Nĩ ndĩracoka ngoona haha ũũ hena passion, na passion ĩno nayo no itunda rĩrĩagwo na mũndũ akaigwa wega. Ngacoka haha ũũ ũguo nĩ ndĩrona ta hena beetroot, na beetroot ĩkiritagĩrwo irio-inĩ nĩgetha ĩcenjie irio rangi na ĩhee irio riri mwega. ĩ, ngacoka ngoona karati, na karati nayo no ũmekirite kana ũmetinangĩrie irio-inĩ, na ni ĩheaga irio rangi mũthaka. Nĩ ndĩrona-

Maũndũ ma kũngenia marĩa ndĩrona haha, nĩ ndĩrona aya nĩ andũ marataarĩria ũhoro wĩgiĩ irio iria njagĩrĩru irĩa njagĩrĩru mũndũ abataire kũrĩa. Ici nĩ ndĩrona nyingĩ cia cio nĩ vegetables. Na ici nĩ cikoragwo, vegetables nĩ greens na nĩ ndĩrona haha hena nyeni cia mĩthemba ĩĩrĩ, ndiũĩ kana nĩ mathoroko ndĩrona haha ũguo. Hena nyanya, na nyanya nayo nĩ yongagĩrĩra cama irio-inĩ na tũmitaraga harĩ vitamin. Ngacoka ngoona hena gatũngũrũ, na gatũngũrũ nĩ ga gũkarangĩra irio. Hena karati, karati ĩngĩrĩo ĩ theri, nĩ harĩ andũ marĩ wĩtĩkio atĩ nĩ yongagĩrĩra hinya wa kũona. Ningĩ ngoona mathoroko hau ũguo, no ũmahũthĩre kũrugĩra katoero ka ngima kana ga tũcabaci. Nĩ ndĩrona taarĩ hoho, hoho nayo no ũmĩhũthĩre rĩrĩa wa karanga tũirio twaku, na wekĩra kanyanya, ũgeekĩra kahoho gaku. Mwena ũyũ ndiũĩ ka nĩ garlic ĩno ndĩrona, o nayo nĩ njega nĩ amu, nĩ ĩcamagia irio wega. Arabu nĩ ndĩrona taarĩ tũdania haha ũũ, natuo tũnungagia irio wega na tũkahe mũndũ healthy diet.

Indo iria ciĩ cia bata haha nĩ cia nda, cia kũrĩa. Nĩ amu nĩ ndĩrona haha hena pizza. Pizza nĩ kĩndũ kĩmwe kĩ cama mũno na kĩharagĩrio na ũbacĩrĩrĩku ũmwe mwega na wa hinya. Ngacoka ngoona haha ta hena crips, na crips nacio nĩ irio iria mũndũ agũraga nja, na crips nĩ irio tũciĩtaga snacks iria mũndũ arĩaga o na okorwo ndũkũhũna, cigagũkenia. Ngacoka ngoona haha hena burger, ham burger nayo nĩyo ĩyo ĩ hau ĩna tũdania na nĩ ĩrĩ bata. Ngoona hena tũmĩthiguiti, tũ nĩ tũirio tũrĩa mũndũ arĩaga o na okorwo ndakũhũna, wĩ nja kũndũ, twa kũiganĩria ngoro atĩ nĩ warĩa tũindo twega. Nĩ ndĩrona harĩa ũguo hena ga tomato paste kana tomato sauce gekĩrĩtwo handũ ũguo kabowl-inĩ, ko kau no ũkahũthĩre gwĩkĩra haha ũũ he tũ crips twaku, no wĩkĩre he tunyamũ tũtũ, o na ndiũĩ tũretwo atĩa we, no nĩ ndĩrona ta ningĩ hena tũchips hau ũguo. Haha nĩ tũ mahamri tũtũ twambitie haha ĩ, tũndũ tũkoragwo na cukari, na tũthaka.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha ĩ, ũyũ nĩ mũtũmia na nĩ mũtumia wĩtagwo Diana Marua. Na mũtumia ũyũ rĩ, acagũrĩtwo nĩ kambuni ya Raha Premium, nĩguo mũtu wa ngima, nĩgetha ahote kũgathĩrĩria mũtũ ũyũ na aũgathĩrĩria andũ mone bata wa mũtũ ũyũ nĩgetha mahote kũgũra mũtu ũyũ, nĩ amu nĩ njiguaga makiuga nĩ kabagara. Na mũtumia ũyũ akĩruta wĩra ũyũ no nginya endeketherĩrie biũ wega wa mũtu ũyũ nĩ amu arega kũiguithia andũ nĩ kũrĩ bata kũgũra mũtũ ũyũ, andũ matingĩgucĩrĩrio nĩ kũgũra mũtu ũyũ. Na mũtumia ũyũ nĩ aronekana atĩ nĩ eharĩirie biũ kũgathĩrĩria mũtu ũyũ nĩ amu, nĩ tũrona to mũtu tu, nĩ ekĩrĩte nginya gakobia ga kũruga na nĩ ekĩrĩte ka dust coat kaandĩkĩtwo Raha Premium. Kuuga atĩ rĩrĩ ũyũ nĩ erutĩire kũgathĩrĩria mũtu ũyũ na mũtu ũyũ nĩ ũkwendeka nĩ andũ.

Nĩgetha ũhote gwĩka ũndũ ũyũ, wambere nĩtũrona mũndũ ũyũ rĩ, nyeni ciake ahandĩire gakũniainĩ, koguo, ũkamenya atĩrĩrĩ, wĩna gakũnia kana gacuku. Gakonia kau ũgathiĩ ũkarũma tĩri ũrĩa mũnoru, mũgũndainĩ, tĩri ũngĩhota, kũhandĩka kĩndũ. Woya tĩri ũcio ũgatukania na thumu, ũgacoka ũgekĩra tũmaĩ ũkahanda itharũ rĩaku hau. Wahanda itharũ rĩaku hau, ũgatũra, tũ itharũ rĩaku nonginya rĩkorwo wambere, nĩrĩrona ũtheri, nĩkio mũndũ ũyũ aigĩte itharũ rĩake hau ũguo nja, na ikũnia rĩu rĩaku rĩ, nonginya rĩkorwo na tũhuhĩrio twa rĩera, na ũgaitagĩrĩria maĩ, maita maingĩ, nĩgetha itharũ rĩu rĩaku rĩtikome, na, rĩhote kũgĩa na riri mwega. Ningĩ tũrona mũndũ ũyũ rĩ, ona athambia tũmaĩ twa indo rĩ, ndaraita. Nĩtaarekera hau ũguo. Na nĩaronekana atĩ mũtumia ũyũ, nĩmaĩ athiĩ gũtaha, maĩ mangĩthambĩrio indo ici ciake, na rĩngĩ arĩkia, no ahote gũitĩrĩria tũtharũ twake maĩ onakorwo nĩmakũrũ, makinyĩte handũ marabatara kũmunywo, no bado mena riri wagũtuo.

Wa mbere, nĩgetha ũharĩrie tũirio ta tũtũ, no nginya ũkorwo wĩna waru, wĩna nyama yaku, wĩna itũngũrũ, wĩna gabirbiri, na karati, na mũtu, na nyeni. Kwoguo wa mbere no twambie na cabaci. Cabaci ciaku rĩ, no woyaga mũtu, ugakima mũtu waku wĩkĩrĩte indo iria ciothe cirabatarĩkana, cumbĩ, cukari, ũgakima mũtu waku na tũmaguta. Wagaragaria ũkaamba ũkaruga cabaci ciaku nginya ikahĩa, ũkaiga kando. Ũgacoka ũkoya nĩ tũnyeni twaku, ũgatũthambia wega, ũgatũtinangia. Watinangia, ũgatũkaranga na gĩtũngũrũ na kanyanya nginya rĩrĩa tũkũhĩa. Tũnyeni twaku twahĩa, ũgeekĩra ũkaiga hau ũguo kando. Waru ciaku ũgakorwo nĩ ũgũciacũhĩtie, na wa ciacũhia rĩ, nĩ wacithambia? Nĩ wa ci-? Ndĩrona ũyũ ta ekĩrĩte ciake maguta-inĩ. Wambe ũcitherũkie, watherũkia rĩ, no ũciĩkĩre maguta-inĩ, ũngĩenda. Nyama yaku nayo ĩkorwo nĩ harĩrie, ũmĩthambie, ũcoke ũmĩtherũkie nĩgetha ũhote kũkaranga ta ũũ mũndũ ũyũ akarangĩte na wĩkĩre tũ spice twaku tũrĩa ũrenda. Ũtinangĩrie gatũngũrũ gaku hau ũguo mwena-inĩ, gabiribiri gaku, na tũnyanya hau ũguo kando, ũgĩe na irio ta ici cia mũndũ ũyũ.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũndũ ũyũ, nĩ nyonaga aya ,haha nĩ indo iria cigũragwo nja, ti iria mũndũ erugagĩra, ta rĩngĩ igũragwo mũkawa-inĩ, nĩ amu ndĩrona haha ndĩrona nĩ KFC kũrĩa ĩtagwo Ken Turkey Chicken nĩya, nĩgetha mwĩke ũndũ ta ũyũ, ta rĩngĩ nĩ mũkoragwo nja, mũtwĩte itua atĩ, reke tũthiĩ ũguo tũgekenie, na mwathiĩ gwĩkenia, mũkauga ũmũthĩ tũtira kua irio, tũtirarĩa irio cia mũciĩ, ũmũthĩ tũrarĩa mahoteri marĩa manene, kugwo mũgathiĩ mũkagũra gakũkũ kanyu nĩko kau ke hau ũguo, gacaradi nako ndĩrakona hau ũgwo ga tũboga , tũkarati, tungojeti, tũ indo ta tũu ũguo , na mũkagũra tuchipici haha ũguo ,nĩ amu, ona akorwo mũtirĩ aingĩ rĩ tũchipici nĩ tũhotaga gũteithĩrĩria mũndũ , rĩu ndona ũndũ ũyũ ũkangenia nĩ amu, nĩ nyonaga andũ nĩ marahota gwĩciria atĩ rĩrĩ, to nginya tũtũrage mũciĩ , no tũthiĩ nja tũkenanĩre na tũhingie wendo wa ngoro citũ, ũrĩa mũndũ atũire eriragĩria.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, nĩ ũndũ wa kĩeha mũno nĩ amu, nĩ tũrona ta mbura yurĩte biũ, ĩgakĩria na ĩgatuĩka maria mangĩhota nginya gũthika nginya mĩmera na mĩgũnda ya andũ. Nĩ amũ nĩ turona rũĩ, ta okorwo o na ti rũĩ, nĩ mbura yurĩte ũguo, ya kĩra na yauna ĩgakora andũ mĩciĩ-inĩ yao. ĩkahata ciũgũ ciao cia ng'ombe, ngũkũ, kĩ, indo ciothe igakururio nĩ maaĩ. Nĩ amu nĩ tũrona o na okorwo maaĩ maya matithikĩte nyũmba nginya mabati-inĩ, nĩ tũrona atĩ rĩrĩ, maaĩ maya, gũtirĩ kĩndũ kĩ rungu rwa maaĩ maya gĩtigarĩte mũciĩ ũcio. Kuuga, nĩ nĩ maaĩ maihũire nginya nyũmba icio na gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũthiĩ aikare kũu. Nĩ amu nĩ tũrona andũ aya nĩ maingatĩtwo mĩciĩ-inĩ ĩyo yao nĩũndũ gũtirĩ andũ mangĩ thiĩ gũikara nĩ amu maaĩ nĩ maihũire na nĩ maarahire kũndũ gũothe na matingĩona wũikaro. Nĩ amu nĩ tũrona nginya no tũmarigũ na tũmĩtĩ tũnini tũtigarĩte tũrĩa tũrahota kwĩnyitĩrĩra maaĩ maya. Nĩ amu gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩngĩkorwo kĩ hau tondũ maaĩ maya nĩ maingĩ mũno na nĩ maarahĩte kũndũ guothe. Ũyũ nĩ ũndũ wa kĩeha mũno nĩ amu mũihũro ũyũ nĩ wahota gũthamia bamĩrĩ nyingĩ kwao.

ĩ, no ndirikane rita rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ. Nĩ mbembe citũ ciahĩire nĩ rĩua o ta cia mũrĩmi ũyũ. Na kwoguo cikĩhinyara tũkĩona ici citingĩciara kĩndũ. Mami witũ akiuga tũcitũgũte. Rĩrĩa ndonire mbembe ici citingiuma kĩndũ rĩ, niĩ nĩndageririe gũcitũgũta. Na ngĩcitũgũtaga, ngoma nĩ mũru, nĩ ndeetinirie kara. Ũcio nĩ ũndũ ũmwe ũrĩa ndagereire ngĩtũgũta mbembe icio, na ũndũ ũcio ndwangenirie nĩ amu nĩ ndaurire thakame mũno. Ndetinia kara, hatiarĩ na ũndũ ũngĩ ingĩekire, tondũ no niĩ ndĩratũgũta, na gwitũ tũtirĩ angĩ. Kwoguo no ngiya ingĩaohire kara kau, na thiĩ nambere gũtũgũta nĩgetha ng'ombe citũ citikage kĩndũ cingĩrĩa. Nĩ ndohire kara gakwa na mathakame makwa, ngĩthiĩ nambere gũtũgũta nĩ amu, no niĩ ndĩriumĩria. Wĩra ũcio warĩ na mũnoga mũingĩ mũno na ndiawendire o na hanini, no ndiarĩ na wĩki, nĩ amu nĩ ndĩrenda gũthiĩ nambere gwĩka ũndũ ũngĩ.

Mĩthemba ya bataraitha ĩrĩa hũthagĩra harĩ mĩmera yakwa, mũthemba ũmwe nĩ DAP. ĩno nĩ bataraitha ĩteithagĩrĩria mĩmera yakwa gũkũra ĩna riri, na gũkũra naihenya, yũmĩrĩirie. Ningĩ nĩ hũthagĩra bataraitha ĩngĩ ĩtagwo CAN. CAN nayo no ĩteithagĩrĩria mĩmera yakwa gũkorwo na mĩri mĩũmĩrĩru na gũkorwo ĩna riri mwega o na ĩgĩkũra. Harĩ ndawa cia igunyũ iria hotaga kũhũra mĩmera yakwa, nĩ hũraga ndawa ya igunyũ ĩtagwa nĩ amu, ndawa ĩno nĩ ndĩĩmĩtĩkĩtie nĩ amu, nĩ ĩhotaga kũnina tũtambi tũothe na tũgunyũ tũrĩa tũothe tũkoragwo mĩmera-inĩ kwoguo ĩgatiga mũmera wakwa wĩna riri na wĩna ũgucĩrĩru mũthaka mũno. Ningĩ nĩ hũthagĩra ndawa ĩngĩ ĩtagwo Ridomil Gold, mũthemba wayo, ũrĩa ũgiragĩrĩria ũme. Ũme nĩ tũgunyũ tũrĩa tũkoragwo tarĩngĩ matharũ-inĩ, na tũrehagwo nĩ mbaa, indo ta icio. Nayo Ridomil Gold, nĩ ĩhotaga kũnina tũgunyũ tũu na ĩkahe mũmera wa mũndũ riri, na agakenerera kĩo kĩa wĩra wake.

Indo iria cirĩagwo mũciĩ-inĩ wakwa nĩ tũrĩaga ngima. Ngima tũmĩrĩaga na nyeni cia mathoroko, mabakĩ, ũguo. Nĩ tũcokaga tũkarĩa mũcere. Mũcere tũũrugagĩra minji na tũwaru. No ũrũgĩre mũcere waku tũnyeni, no ũrũgĩre mũcere waku thoroko, njahĩ na mboco, indo ta icio ciĩ gatoero ka mũcere. Gwitũ nĩ tũrĩaga gĩtheri. Gĩtheri nĩ mũtukanio wa mbembe na mboco. Rĩu kĩahĩa no ũgĩkime gĩ kamũkimo, hihi no wende gũĩkĩra tũwaru na tũboga ũgĩkarange kana, ũgitherũkie ũguo ũgĩĩkĩre gacumbĩ, ũkĩrĩe ũguo. Irio cia kana iria itũĩ tũrĩaga, tũrĩaga ndũma. Nĩ tũtherũkagia ndũma na twatherũkia ndũma, tũgacirĩa hihi na cai kana na iria. Na nĩ tũhũthagĩra ningĩ ndũma gũkarangĩra gatoero ga cabaci kana gatoero ka mũcere. Ningĩ, nĩ tũrĩaga mũkimo, mũkimo wa waru na njahĩ. Ũcio nĩ mũkimo ũmwe wĩ bata mũno na nĩ ũrĩ cama. Waruga mũkimo waku wa njahĩ, nĩ ũbatarĩkanaga kũruga ga stew na ga stew kau no wĩkĩre tũkarati, ũtinangĩri tũkarati, tũwaru, na kanyama hau ũguo, gatuĩke kau nĩko ga stew ka mũkimo waku wa njahĩ.

Ũndũ ũyũ nĩ nyonaga wĩna bata na gĩtũmi nĩ amu, nĩ kũrĩ andũ angĩ maikaraga mĩciĩ-inĩ nakũu magĩcagi-inĩ, na matakoragwo meetĩkĩtie atĩ airĩtu no mathiĩ cukuru nĩ amu aingĩ ao meciragia atĩ, mena wĩtĩkio ũrĩa wa tene atĩ, mũirĩtu athiĩ cukuru, agũthiĩ kũgunia miciĩ ĩngĩ nĩ amu, ndakũguna mũciĩ wao, egũthiĩ kũguna mũciĩ wa mwanake. No ũhoro ũcio ti mwega nĩ amu, o na mũirĩtu nĩ arĩ ũteithio harĩ bamĩrĩ yake. Na kwoguo, thirikari gũĩkĩrĩra kinyi ũtuĩria kana airĩtu nĩ marathiĩ macukuru nĩ ũrateithia mũno nĩ amu, aciari aingĩ nĩ mareetigĩra kũnyitwo magĩĩka maũndũ marĩa mataagĩrĩire ta rĩngĩ, kũhikithia airĩtu matakinyĩtie mĩaka ĩrĩa yaagĩrĩire. Kwoguo thirikari ĩthiĩ nambere kũingĩrĩra ũhoro ũyũ, nĩ amu, nĩ marateithĩrĩria andũ arĩa matangĩhota, airĩtu arĩa matangĩhota kwĩyaria na mena aciari mena wĩtĩkio wa tena ũrĩa ũtaagĩrĩire.

Andũ a thikũ ici rũrĩrĩ-inĩ rwakwa , nĩmekĩrĩire kinyi ũhoro wa gũbanga ũciari nĩ amu, nĩ marona mũtũrĩre no ũrathiĩ na mbere kũhaica no kogwo wagĩa ciana ndũhota gũcirera na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ta rĩngĩ ndũrĩ na ũhoti wa gũcitwara cukuru nĩ amu, cukuru thaa ici mena goro, nĩngĩ maũndũ ma thibitarĩ nĩmagĩte goro, kugwo mũciari akona atĩ rĩrĩ nĩwega mũno mũndũ ekĩrĩre njĩra ya gũbanga ũciari , maũndũ marĩa macemanĩtie namo thĩna wa mbere, ta rĩngĩ mũciari erutĩire biũ akahũthĩra ndawa cia gũbanga ũciari, rĩmwe mũndũ nĩ ariganagĩrwo akariganĩrwo kũnyua ndawa icio cia gũbanga ũciari , na kogwo ariganĩrwo na nĩ maracemania na mũndũ wake, mũciari ũcio , agathiĩ agekora atĩ nĩ agĩire ihu na ndarĩruta, kugwo ũcio nĩ thĩna ũmwe, ona akorwo ndanakenio nĩ rĩo nĩ amũ, ũcio nĩ thĩna ũmwe, ningĩ nĩmagereire mathĩna mangĩ ta, akahũthĩra njĩra iria erĩtwo nĩ andũ ti ndagĩtarĩ, ĩgathiĩ ĩkarega kũruta wĩra, ta rĩngĩ no ethece cindano, na thuta wa mieri ĩyo ĩtatũ anyite nda, ũcio ti ũndũ mwega, ũcio nĩ thĩna mũnene.

Nĩgetha mũndũ ahote kũhũrana na mawĩtĩkio ma kĩũndũ iria makoniĩ gũbanga ũciari, mũndũ ũcio nĩ abatiĩ, kambĩ-inĩ cia gĩthomo nĩ abatiĩre kũmenya atĩ rĩrĩ, andũ aya rĩ, mena atongoria? Hũthĩra atongoria ao gũkinyia ũhoro ũcio manoonie nĩ harĩ bata gũbanga ũciari. Nĩ amu, wabanga ũciari mawĩtĩkio macio ma tene atĩ mũndũ abanga ũciari nĩ aregaga kũgĩa mwana, ningĩ angĩ atĩ, ndũkahota kũgĩa mwana rĩngĩ, atĩ nĩ ũgakorwo na mathĩna mwĩrĩ-inĩ. Aca, gũbanga ũciari gũtirehaga mathĩna ta macio nĩ amu, gũbanga ũciari nĩ kũhotaga mũndũ kana bamĩrĩ gũĩkũria wega nĩ amu matirĩ matirahinyĩrĩrĩka nĩ gũkorwo na ciana nyingĩ. Ningĩ nĩ mateithagĩrĩria ciana iria ciĩ ho rĩ, cikahota kũoya gĩthomo na njĩra ĩrĩa njega. Ningĩ ũgatarĩria, ũkoonereria andũ, example ya andũ arĩa mahũthĩrĩte ndawa icio cia gũbanga ũciari na nĩ mahotete kwĩũkĩrĩria mũturĩre-inĩ. Ningĩ ũkoonereria andũ tũ example ta mbica, ũkamoonia, hihi kũbanga ũciari kwĩna mawega marikũ? maũndũ ta macio.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ ndona ũndũ ũyũ, wa mbere, nĩ menyaga atĩ rĩrĩ, ũyũ nĩ mũndũ wĩkĩrĩte security gwake nĩ amu nĩ ndĩrona CCTV. ĩno nĩ kamera ĩrĩa ĩhotaga kũoya maũndũ mothe marĩa marahanĩka, o na okorwo mũndũ ũcio ndarĩ hau, nĩ aoka hwaĩ-inĩ, nĩ ekũhota kũmenya ũũ na ũũ nĩguo gũkũhanĩkaga. Na kũngĩkorwo na mĩici, mũndũ ũcio no ahũthĩre kamera ĩyo yake kũhota kũmenya ĩ hihi rĩ, nĩ kĩĩ kĩrahanĩkaga ũtukũ? Hihi mbembe ici ciakwa iraiyirwo rĩ, kũrathire atĩa nambere ĩ, ciraiywo? Ningĩ, mawaganu ta andũ kũũragana, kamera ici nĩ cirahũthĩka mũno kũnyita ekinaĩ arĩa mareka maũndũ macio. Ningĩ nĩ ndĩrona ta mũciĩ ũyũ wũirigĩirwo na thitima kwoguo kuuga atĩ rĩrĩ, atĩ ndũngĩhota gũkĩra rũthingo rũu ũtekũgũthwo shock. Kwoguo no nginya ũgerere njĩra ĩrĩa ĩbataire nĩgetha ndũgacemanie na mathĩna ta macio, kwoguo, mũici angĩũka kũgera hau igũrũ no kũgũthwo nĩ shock. Kwoguo maya nĩ maũndũ mamwe marĩa marahũthĩka nĩgetha mũndũ gwĩthema na maũru marĩa maumanaga na andũ arĩa a wũiru.

Mahũthĩro ma kĩndũ gĩkĩ nĩmacenjetie na mahinda nĩ amu, andũ aingĩ nĩ mahĩmbĩirie kũhũthĩra mĩtũngi ĩno ya ngasi gũkĩra kũhũthĩra ngũ na biogas kũgwo niĩ no njuge atĩrĩrĩ, mĩtũngi ĩno ya ngasi ĩna ũmithio nĩ amu, andũ aingĩ nĩ maumĩte kũrĩa andũ marwaraga mĩrimũ ta ya gĩthũri, nĩ amu, gũtogererwo mũno nĩ ndogo, nĩkũhinganagia mũndũ gĩthũri, na gũkamũrehera mĩrimũ ya mwĩrĩ ĩrĩa ĩtũmaga mũndũ aremwo kũhihia wega , na thutha-inĩ macũngĩrĩrio magakua, kũgwo mĩtũngi ĩno, nĩ ĩrathiĩ na mbere kũgucĩrĩria andũ aingĩ na kũhotithia andũ aingĩ gwĩkinyiria nĩ amu ndĩrĩ na goro, nginya wathira mũtũngi ũyũ ndũrarĩhĩrwo goro, nĩgetha mũndũ ahote kũihũria rĩngĩ, kũgwo nĩ yagĩrithitie mĩciĩ mĩingĩ , nĩ amu nĩ tũrona andũ aingĩ thikũ ici nĩ marahota kũmenya, mawega ma kũhũthĩra mũtũngi wa ngasi, harĩ ha kũhũthĩra ngũ kũgwo maka nyihanyihia ũthũkagia wa rĩera, tondũ rĩrĩa mũndũ arahũthĩra ngũ nĩ arekagĩrĩria rĩera riũrũ matu-inĩ ,kũgwo mbura ĩkarega kura.

Nĩgetha mũndũ erute gwĩka ũndũ ũyũ, no nginya akorwo na mathomo marĩa magĩrĩire, kogwo mũndũ nĩ agĩrĩire agathiĩ cukuru, akarutwo ũhoro wa kũhũthĩra nyamũ ĩno ĩtagwo caterpillar ya kweja mabarabara, ũgĩ wa gũtwarithia nyamũ ici na kũruta wĩra ta ũyũ, mũndũ ndangĩhota gũgũtarĩrĩa ye mwene kĩũmbe atarĩ na ũmenyo, kogwo, mũndũ nĩ agĩrĩire agathiĩ thukuru, agethomera na arĩkia gwĩthomera ũgĩ, na akaheo license ĩrĩa ĩkũmwĩtĩkĩria atĩ nĩ agĩrĩire, na nĩ mwĩtĩkĩrie nĩ watho kũruta wĩra ũyũ, nĩ amu nĩ mũndũ kĩũmbe itoĩ gũtwarithia nyamũ ĩno, ndingĩhota gũkũruta nĩ amu, nĩtũkũrehe mathĩna maingĩ bũrũri-inĩ ta, ma mĩtino ya barabara, maũndũ matagĩrĩire, kogwo mũndũ nĩ agĩrĩire agathiĩ agakira kĩrathĩ agabundithio nĩ mwarimũ wake, na magathiĩ nja practical, nĩgetha mũndũ ahote kũmenya gũtwarithia nyamũ ta ĩno, tinga tinga ĩtagwo caterpillar ya kwenja mabara.

Gĩcigo gitũ gĩatigĩrĩire atĩ ciana nĩ ciathiaga cukuru hĩndĩ ya korona, nĩ cia hakikisha-ga atĩrĩrĩ, ciana ici nĩciraĩkĩra mask. Na ciekĩra karembeko kau, nĩ cia giragĩrĩria hihi mũndũ wĩ mita ĩmwe-rĩ, angĩhaya-rĩ, ndakahe mwana ũcio mũrimũ wa korona. Ningĩ nĩ maugĩte atĩ rĩrĩ, gũtirĩ kũ hug mũndũ, kũhug -ana kana gũkiss-ana, maũndũ macio nĩ marĩ makananie, nĩ marĩ magirie. Ningĩ nĩ maandĩkĩte tũbandĩko kũndũ gũothe, atĩ mũndũ akahota kũiga ũraihu wa mita ĩmwe kũrĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ, nĩgetha, o na irathi-inĩ, gĩtĩ kĩa mũrutwo ũmwe kĩ mita ĩmwe, kĩu kĩngĩ kĩ mita ĩno ĩngĩ, nĩgetha ciana icio, o na mwana ũmwe angĩkorwo na mũrimũ wa korona, ndangĩhota gũtambĩria ũyũ ũngĩ nĩ amu, mena nĩ maraĩkĩra mask, na ũtheru warĩ wa igũrũ mũno nĩ amu, moko mũndũ ethambaga, o wahutia handũ ũkahota gwĩthamba moko, nĩ amu ndũĩ nũ ũkũhutĩtie hau, kana hihi auma mũrũaru, kana nĩ ekũhaĩrĩire hau, kana hihi-rĩ ndauma na mask. Maũndũ ta macio nĩ maaroragwo mũno, nĩgetha ciana citikatambanĩrie mũrimũ wa korona.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata nĩ amu rĩrĩa wageria mĩberethi yaku gatagatĩ wa mĩmera yaku nĩ kuonania atĩ kũndũ kũu nĩ kũmũ na mũmera waku gũtirĩ hĩndĩ ũkaga maaĩ ma kũigana magũtũma mũmera ucio ũkũre nĩ amu nĩ tũrona mũmera ũyũ wa mũndũ ũyũ harĩ hĩndĩ ũrahinyarĩte no rĩrĩa arekĩrire mĩberethi ĩno mĩmera yake nĩ ĩrariũka nĩ ũndũ, tĩri wao ni ũroneka nĩ ũria mũmũ biũ, na koguo rĩrĩa ekerete tũmaĩ tũtũ, mũmera wothe nĩ ũrahota kũamũkĩra tũmaĩ tũrĩa tũngĩhota kũũteithia ũkũre na ũgĩe na rĩrĩ hatarĩ kĩrigĩraria atĩ kia rĩũa rĩara mũno mũmera ũyũ nĩ ũkũrega gũkũra nĩamu maĩ nĩ maraitĩka ohĩndi ohĩndi hakuhĩ na mũmera ũcio, na mũmera ũcio ũkahota gũtherema na gũkũra wĩ na rĩrĩ mwega ta itũngũrũ ici cia mũndũ ũyũ.

Ũndũ ũyũ nĩ wĩkĩkaga rũrĩrĩ-inĩ rwaka angĩkorwo mũndũ ũyũ mũrĩmi ũyũ ndarĩ na mũgũnda wa kũigana wa kũhanda indo iria nyingĩ arenda. Ta rĩngĩ nĩ ndĩũrona mũndũ ũyũ, abangĩte ũrĩa arĩhandaga tũindo twake. Kamũgũnda ti kanene no nĩ arahota kũhanda indo iria ciothe ye areendera nĩ amu, nĩ tũrona hena matharũ, hena part ĩna, nĩ mboga? Hena part ĩngĩ ĩna terere, hena marenge, hena thibinĩnji, na mũndũ ũyũ mũgũnda wake kũaga gũkorwo wĩ mũnene ndũramũgirĩrĩria ye, kũhanda kĩrĩa gĩothe arenda. Nĩ amu ũgayania ũyũ wa mũgũnda nĩ ũndũ mwega mũno na wĩna kĩguni tondũ, nĩ ũrahota gwĩbaga na ũkamenya atĩ rĩrĩ, haha ndaahanda nyanya, haha hangĩ ngũhanda- na ndũrĩ hĩndĩ ũgakorwo atĩ nĩ ũrabatara kĩndũ, na ndũrenda. Nĩ amu ũũ mũndũ ũyũ ahandĩte, ngoro yake ĩroonania atĩ, mĩmera ĩrĩa ahandĩte ĩno nĩ yo yakorwo ĩkĩĩrirĩria kũhanda, na kwoguo kamũgũnda gake kũnyiha gatingĩmũgiria age kũmĩhanda.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ amu, ng'ombe cia iria, mũrĩmi rĩrĩa arĩithagia nĩ ahotaga kũona uumithio wa iria, na iria rĩu nĩ rĩo rĩmũheaga mbeca rĩrĩa atungata ng'ombe yake na ĩkahota kũmũhe iria rĩrĩa rĩngĩigana kũnyuo na kwendio. Ningĩ ng'ombe citũ cia ndegwa iria cirĩithagio rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, mũrĩmi angĩmĩrĩithia wega na ĩigane ya kwendio, ndegwa ĩyo nĩ ĩheaga mũrĩmi ũcio mbeca nyingĩ mũno nĩ amu, nĩ ahotaga nginya kwĩrũgamĩrĩra na kũhota kũgũra tũtegwa tũngĩ tũnini nĩgetha ahote kũrĩithia nĩ amu, ĩyo ndegwa ya gimara na nĩ nene biũ, amĩendia, nĩ ĩrehaga maũciaro maingĩ na ĩkahota kũrehe mbeca. Ningĩ ndegwa nĩ irĩithagio nĩ amu, ndegwa nĩ yo ĩteithagia kũhe ng'ombe ya aka mbegũ nĩgetha ĩhote gũciara, kũrĩ arĩmi arĩa marũmĩrĩire mĩtugo ya tene matekwenda kũrũmĩrĩra mĩtugo ya kĩĩrĩu. Na kwoguo kũhe ng'ombe irio iria ciagĩrĩire nĩ ũndũ wa bata na wĩna uumithio.

Ũndũ ũrĩa ũrangenia ndĩrona haha, nĩ ndĩrona haha hena tũnyoni, na tũnyoni tũtũ nĩ tũnyoni tũrĩa tũkoragwo kũndũ kũrĩa kwĩna nyamũ cia gĩthaka nĩ amu, tũnyoni tũtũ nĩ tũhotaga kũrĩa ngũngũma iria cikoragwo harĩ nyamũ ici cia gĩthaka. Ningĩ nĩ ndĩrona wambũi wa mĩcore kana wambũi mũrĩndũ, ciĩ haha, nĩ nyamũ igucagĩrĩria andũ mũno, o na niĩ no ndĩĩrirĩrie mũno gũthiĩ gũciona nĩ amu nĩ nyamũ thaka mũno na ciĩna ũgucĩrĩrio wacio. Ningĩ harĩa ũguo nĩ ndĩrona ta ndĩrona mbogo. Mbogo nayo ĩko ĩhana mũhianĩre wa ng'ombe, o na mũndũ atamĩũĩ wega no ecirie nĩ ng'ombe, na, mbogo nĩ ĩrĩ marakara maingĩ mũno. Na ningĩ nĩ ndĩrona nyamũ ici nĩ kũrĩa cirarĩa na ciĩ gĩthaka-inĩ, na nĩ ciikarĩte na thayũ mũingĩ nĩ amu hatirĩ na nyamũ ĩrĩa ĩrũaga na ĩngĩ haha. Na nyamũ ici nĩ cironekana ciĩna riri mwega, nĩ amu nĩ tũrona mbura nĩ yũrĩte ĩkahota kũmeria nyeki, na nyamũ ici cikona kĩndũ gĩa kũĩrĩra na tũmaaĩ twacio twa kũnyua. Kwoguo ũndũ ũcio ni ũrangenia mũno mũno mũno na ngaigwa njiganĩire.

Ngayanaga ũmenyo na njĩra iria ciagĩrĩire na arĩmi arĩa angĩ ta rĩ, wa mbere, nĩ tũkoragwo na gĩkundi na ngurubu cia arĩmi. Kwoguo rĩrĩa twathiĩ twacemania, kana rĩrĩa mũcemanio wakorwo, o mũrĩmi nĩ akoragwo na kanya gake ga kuuga ũrĩa hihi, arahũthĩra njĩra ĩrĩkũ gũtheremithia ũrĩmi wake. Kwoguo niĩ hau nĩ ho nyonaga kanya gakwa kana kamweke ga gũtara arĩmi maũmĩrĩro marĩa nyonete kuumana na kũhũthĩra njĩra ĩrĩa yaagĩrĩire hihi ya ũrĩmi, na hau nĩ ho ũmenyo wakwa ngayanaga naguo na arĩmi. Ningĩ, nĩ njĩtaga arĩmi amwe arĩa marenda gũũka gwĩthomera ũhoro wa ũrĩmi na ũrĩa ndutaga wĩra wakwa mũgũnda-inĩ. Wa mbere, mũrĩmi oka nĩ ndĩmũtaragĩria ũrĩa hotaga kũrĩma kana kũruta wĩra wakwa wa ũrĩmi, ta rĩngĩ, ũrĩa ndĩithagia ngũkũ ciakwa cia matumbĩ, ũrĩa ndĩcimenyagĩrĩra na ngahota kũmenya atĩ rĩrĩ, nĩ ndĩcihete ndawa ĩrĩa ĩrigagĩrĩria heho kana kũrũara kwa ngũkũ. Ngataarĩria arĩmi acio nĩgetha nao mathi maageria maũndũ ta macio, makahota nginya kũmenya kaũndũ kamwe kega na gakamaguna magatherema o ta niĩ.

ĩ, nĩ thiĩte kambĩ-ini cia mathomo ma ũrĩmi ica ikũhĩ. Kĩrĩa ndathomire kambĩ-inĩ icio, wa mbere nĩ ndathomire atĩ rĩrĩ, ta rĩrĩa ũrarĩithia mbũri ciaku, nĩ ũbatarĩkanaga ũgacihe ndawa cia njoka. Na wahe ndawa ya njoka harĩ mbũri ciaku, nĩ ĩhotaga kũhotithia mburi ĩyo ĩgĩe na ũgima wa mwĩrĩ nĩ amu, rĩrĩa ũtamĩhete ndawa ya njoka, mbũri ĩyo o na ĩngĩrĩa ĩrĩe mahuti maingĩ atĩa, ndĩrĩ hĩndĩ ĩgatiga kũhinyara, nĩ amu nĩ ĩratoorio nĩ njoka. No wa mĩhe ndawa ya njoka, ndawa ĩyo nĩ ĩmĩtheũraga na ĩgatũma mbũri ĩyo yaku yaambie kwĩonania atĩ nĩ yambia kũgĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ningĩ nĩ ndathomire atĩ rĩrĩ, nĩ wega kũenjaga ng'ondu ciaku, nĩ amu, gũoya ũcio ũkoragwo na ng'ondu, o ũrĩa ũrathiĩ nambere kũneneha na kũingĩha, nĩguo tũgunyũ kana tũtambi kana tũindo ta ngũkũma tũĩnyitagĩrĩra. Na ũguo ũkona atĩ rĩrĩ, ng'ondu yaku nĩ ya hinyara nĩ amu, ndũrona kĩrĩa kĩramĩnina nĩũndũ nĩ kĩhithe nĩ maguoya macio. Koguo ngĩthoma atĩ nĩ kwagĩrĩire ng'ondu yaku ũkamĩenja guoya, nĩgetha ndĩgakorwo nĩ yo ĩraiga tũtambi tũrĩa tũramĩnina.

Ũrĩa ndĩrona ũgĩthiĩ nambere haha, niĩ ndĩrona ngũkũ na tũcui twayo. Na kũndũ kũrĩa ĩrĩ nĩ kũndũ kũhana ta gũtarĩ na mũciĩ nĩ amu, nĩ ndĩrona nĩ kũndũ werũ-inĩ. Na ngũkũ ĩno ndĩnatũrĩkĩria tũcui twayo handũ ũngiuga atĩ nĩ handũ hega harĩa ngũkũ ĩngĩtũrĩkĩria. Kwoguo ngũkũ ĩno, no okorwo ĩtũrĩkĩirie handũ gĩthaka-inĩ nĩ amu, nĩ ndĩrona iria nĩ thwariga, na thwariga iria nĩ hĩndĩ ciraĩrĩra irio cia cio, na kwoguo kuuga atĩ rĩrĩ, ngũkũ ĩno rĩ, angĩkorwo nĩ yatũrĩkia tũcui tũtũ na twakinya gũthiĩ rĩ, kũu kuuga atĩ rĩrĩ, atĩ ngũkũ ĩno nĩ yo yaĩtũrĩkĩria tũcui twayo gĩthaka-inĩ na no ĩrahota gũtũrera. Ningĩ thwariga iria nĩ ndĩrona atĩ cio ciĩna thayũ nĩ amu, hatirĩ kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga kũrũa nacio ta mũrũthi kĩ hakuhĩ, na kwoguo ciĩna thayũ cikĩria mahuti maacio.